Kaya ake inkarasini ainei najoki ngurayioki amu atoponayie enkisuma , neeku tenetii esiai natii shumata penyo nikilepie niki, tenaa kidimayu sii nai nikiponiki nkuti pisai tormushaara , naisho nkardasini ainei . Naa teningor sii ninye pedol ajo etaa kenarikino nailepie , nailepie , tenedol ajo etanarikine enkisuma petii kiwango naje , nailepie naa kaidim sii atoponiki ormushaara.

Elelek ena amu, irik ake ijoki oltung'ani pelotu adol eninko oshi yie tenias. Enaa eun kulo kujit, ore pebaki kiwango naje nidung'u, nincho ntare. Ashu nincho nkishu. Ore si enkae, elelek elotu olchamba lino adol enias oshi yie. Niutaki, arashu ilo yie olchamba lenye, nilo aitoduaki eniko teneun. Enaiko teniremoki, tenebukoki enkare tenaa kenabukokini enkare.

Inyang'u mbegu, nilo aun tolchamba lino, niremoki nibukoki enkare tenemetaana enchan, na ore tenaa kenkare enchan, naa keshaiki. Ore baada owikii naikash, nintoki airemoki ashukshukoki enterit. Nintoki aing'ua menyaaki abulu. Etii nayieu nepiki fertiliser, netii neme lasima pepiki fertiliser. Na keeta kiwango naya peku tayari enoshi naa, etaa kikesuni, petumi ainosa.

Ee, kadolta ajo, kadolta olairemoni lotii olchamba, logira aikesu mpoosho. Ah egira adotu mpoosho naoto, ashu nataa tayari tolchamba. Egira adotu apik orkuniyia. Na ore amu lasima keton etii naashal, eya, nelo aisalaash orpuya, nelo aik tenkolong' metoito. Amu ore petoi, na keleleku amu keeku iwosh aidong'u, metupukutu tobenia. Na keleleku inasaa kake ore eton eshali, naa egol penyo amu lasima pekesuni. Kenare nai naa ketoyu, amu nakata, nakata nye idim atobik idipaki atekesu tobenia.

Mee sapuk eng'eno naaji nayieu oltung'ani peetumoki ataasa ena siai amu kelelek oleng amu mee lazima peeku bora metaa iyiolo aa iyiolo atubukoki enkare iyiolo atuuno iyiolo atipika empeku enkop nipik enkare amu kadolita ajo meetoorkuniani eeika euno kuna puka ketii kulie nauno tenkasuku mee lazima peyie eiremokini amu meenaa olchamba etii kelelek ena nauni torpuyai ashuu ashuu torbaketi.

Ekadamu enkiremore, nadamu olchamba, amu ore tenapisha nakadolta oltung'ani lonapita irmaisurin. Na ore kulo maisurin, loidipa aoto. Kidimi ainosa kulo, amu ketaa tayari, nadamu si enkiremore. Amuu ore irmaisurin keetae iloyieri eton ah kenyori, eton itu eku sikitok, ore teneeku sikitok, naa kitodolu ajo eoto. Kidim oltung'ani ainosa enaa ormatuntai. Na ore eda kata eton enyori, kidim oltung'ani ateyiara anaa endaa.

Ore hoo duo nemetii enkop ang ena kiremore naijo ena nadolta tene amu kadolta ajo irkiek ashu olchani lorpaipai le metii ninye enkop ang ena kiremore kake ene tipat oleng amu kenyae naa keeta ormatundai, paipai faida sapuk oleng te biotisho oltungani . Naa ore sii enkae , aa keeta biashara amu ore olopeny otuuno naa kidim atimira netum impisai nainosie endaa , kidim sii atabolie biashara neeku ene tipat sapuk oleng te too murua natumoki atuun amu meuni ninye tenkop ang.

Ore enedukuya, kaisilig ajo kegira ena swali aikilikwanu, njere eninko tenisum oltung'ani. Ore, elelek ena amu, impim ake nidung' tenkalem ashu torpanka, ashu entoki naji scalpel, bora ake metaa kepi. Nimpim ake aitobiraki, nidung'.

Ore ena naa nkajijik naji ine green houses. Ore kuna ajijik naa inaaitumiay aunishore, keunieki impuka , neuniki irnyanya, neunieki kituguu naa kajo keeta kajo chemicals ashua fertilizers naitumiay tiatua ee nitumia sii enkare, kake keeti irkiek loitumia e peunie nena daiki naunie tiatua kuna ajijik . Ee kibok enkolong pemitoki apej indaikin nauno tiatua.

Ee, madamu nanu enkolong nataasa enasiai, kake keasitai temurua naing'ua, eunore ormalenke. Naa ore ormalenke, oletipat oleng amuu, ekenyai aitaa endaa. Ore si tenkae shoto, na kemiri. Eyiarakini inkera kutitik, nidim sinche iltung'anak sapukin ainosie endaa, kidimi ainosie inchapatini, nemiri sii. Ah kemiri ormalenke amu keeta ormalenke, keeta entoki naji nutritional value, tebiotisho oltung'ani, ashu tosesen loltung'ani.

Kadolta nanu ajo, kadolta iltung'anak otii olchamba, lounito irkujit, inkujit kuna oshi nadung'okini nkishu, ashu nadung'okini ntare, adolta orbaket, ibung'ita orpanga, nibung'ita nena kujit najo pee pepik enkop. Adolta ajo etuturo egumoto nalala oleng, naa kaisilig ajo, ekebukoki enkare teniidip atuuno.

Megol oleng' amuu, bora metaa yata nafasi, niata kuna kidong'i, nitum ilotorok. Ning'oru inkilani, nidim atushurunye keon, ashu aisudorie enkomom ino onkaik, pemikiwosh ashu pemikiwony pemiking'or ilotorok, enisul enoshi kata igira alotu apik atua kuna kidong'i, kijo yiok inkidong'i tewueji naing'uaa, ashu enoshi kata igira etaa tayari metaa, igira alotu akesu arashu aitayu enaisho olotorok. Lasima peinchop inkilani overall, nikintoip elukunya, mpaka nkejek, mpaka nkaik ning'oru si gloves, ning'oru namuka naa, napising'a kabisa ,metaa meeta tenepuku olotoroki, nimikitumoki atang'oro.

Esidai, ketumoki naji kitelelek, tenepik boosters kune weiting nemetii netwak aitobiraki, ore si enkae, kesidai nai teni telelek Internet, amu egol Internet oleng. Na ore Internet e Safaricom, eti wuejiting nemeibung' aitobiraki. Dolta, ore nye enkinyang'unoto e bundles toltung'anak lemeitumia wi-fi, naa egol pi. Neeku ketii laa, etii iltung'anak la metumoki elelek egiroo ata ewiki musima eton akata itu nye ejing' Internet, tenkaraki egolon enkinyang'unoto e bundles ashu e credit.

Ah kang'asa ajing' Internet, amu ore oshi taata esiai sapuk oleng naa, te Internet eesi, najing' naing'oru ajo korkekun oje elo ina teke ntarikini naje, osaaja, ah nalak mpisai etikit, ataa air ticket, ore paidip, naakikisha asieku ashu ai confirm ajo etii nafasi. Ore paidip atalaa, naa ore ki bidi ore orkekun pebau inolong' nalo, ki bidi palo eng'or matejo sai are ashu sai are onusu, peyie matumoki inateke atung'uai. Naa, aata inardasi natalakie tesimu, tenaa kete online. Naa teme te online, katoosho, nakawosh esimu.

Eyau nkibelekenyat napaasha amu ore ninye enedukuya, ore ebulu nkera, nakeduaya ajo, keduaya orkishopei loje, naa yiolo nkera ajo ees oshi entoki nadol oltung'ani sapuk ees, neeku tenaa korkishopei nai lemesidai oleng, elelek itapong'oo nkera. Kake tenaa korkishopei sidai, naa esidai tening'or nena kera, neng'amaa sininche aishop. Ore enaa olalang' le lekimaasai, norkishopei sidai oleng. Amu, ata nkera egira abulu, kegira sinche ang'amaa. Netaa ninye orkishopei lekimaasai lake, eeta enkiti, enkiti shoto etaata, kake eton akasidai.

Eikilikwan ake olkontakitai, arashu oltung'ani logira aitalaku egarri ajoki, amaa tanakata kuna saai tenikipuo ewoi neje, kempisai aja kintalaku? Naa tayiolo tajo, elelek kitum jam kishukunye neeku, kelelek inchiliwa. Ore sii enkae, elelek mikitum iltung'anak kumok te stage neeku, kempisai aja kintalaku?. Ore tedekenya, mpisai naaje. Ore dama, nikintalaku naadou penyo. Ore teipa enoshi kata egira iltung'anak pooki ashuko ang' ing'ua siaitin, nikilepie penyo.